E aluorawa tij dhok itimo sani itime e namba matin nikech dhok tinde onge mang'eny. To nyietho maneno ka itimo kar kae ni kori yudo ka en dhok moko matin koro chak wuok matin , kendo dho dume ema jii ohinyo keto e dala achiel kata ariyo. Koro kamano e kaka itimo tij ni e aluorawa.

Kanitie gima adwa penjo jatenda to abro dhi e ofise kendo abro dware eseche ma oonge tije mangeny. Mondo apenje abro dhi kaseikora maber e gino madwaro ni mondo apenje mondo olerna kasendiko kata e kalatas moro matin mondo kik abedni pod aonge weche moko madi openja e gino mondo apenje mondo odwoka

Kae aneno rombe ariyo machalo gima gitugo kod guok ma onindo, kose ging'ueye, kose nenre ni gidwaro mondo gidhaw kode. Koro ka guogni pok oringo to pod ging'ueye. Mano e gima anyalo lero, egimatimore epichani.